Ũndũ wa mebere nĩkũroneka gĩcigo-inĩ kwĩna heho, tondũ nĩndĩrona harĩa kĩrĩma-inĩ kwĩna gĩbii. Na ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũkĩoneka mũno mũno mweri wa mũgwanja matũra-inĩ maingĩ. Tũgacoka tũkona atĩ kwĩna mbembe ciahandĩtwo cikĩũma, na mũrĩmi agĩcoka akĩhanda mboco kũu gatagatĩ, rĩu ciendereire metereire kũgetha mbembe hamwe na mboco.

Wa mbere ndĩrona atĩ nĩ kandi ya mbia ĩrarugũrio, ĩronania atĩ no ũkorwo ũkĩhũthĩra tondũ visa nĩ ĩkoragwo ĩgĩtĩkĩria, ĩgĩtĩkĩrĩka bũrũri owothe thĩiniĩ wa thĩ, ningĩ nĩtũrona atĩ mũndũ ũyũ e nja wa bũrũri kana nĩ kuma aumĩte nja wa bũrũri, tondũ nĩ tũrona ndege ya Kenya Airways.

Nĩ mũgũnda wa kahũa na mũndũ ũrĩa ekaga, nĩ gũ, ahande kahũa nonginya ũkorwo kũndũ kwĩna tĩĩri mũ, mũtũne na gũkorwo na maĩ maiganũ. Tĩti mũtũne nĩũkoragwo ũkĩnyitĩrĩra mũno ũrĩmi wa kahũa, na rĩũ mũndũ ahandaga kahũa karĩ kanini. Agetha mbegũ agaci, agacihanda natharĩ-inĩ. Ciakũra, mũtĩ ũcio wakũra hanini, nĩgũo ũcokaga ũkaũrũta natharĩ-inĩ ũkaũtwara mũgũnda. Ũkĩũtwara mũgũnda ũkoragwo wenjete irima, ũkoragwo wenjete irima kũrinana na ũrikũ ũrĩa wagĩrĩire. Ũgacoka ũgekĩra thũmũ, kũringana na ũrĩa we ũngĩenda. Wagĩrĩirũo gũikara ũkĩrĩmagĩra kahũa gaka na ũmenye ũrĩa gacahagwo, nĩgũo gakorwo gakĩheana mbegũ irĩa ciagĩrĩire. Na ningĩ, ũgakorwo ũkĩmenya ndawa ĩrĩa yagĩrĩirũo kũhũrwo kahũa gaka nĩgũo karigĩrĩrie kũma na mĩrimũ oyothe.

Aya nĩ aruti a wĩra a ũgima mwega wa mwĩrĩ, na matũmĩtwo matũra-inĩ nĩ getha makorwo magĩthomithania kũringana na ũrĩa mathĩtwo. Mũno mũno makoragwo magĩthomithania ũhoro wa mĩrimũ ĩrĩa ĩraumĩra, kana mĩrimũ ĩrĩa ĩkoretwo kuo, nĩguo andũ mahote gwĩthemana na mĩrimũ ĩyo. Na ningĩ akorwo mũndũ ena mũrimũ ũciorĩ, magakorwo makĩmũh e ndawa na makĩmũtara ũrĩa agĩrĩirwo gũikarania na andũ arĩa angĩ na makĩmũhe dawa, na nyingĩ nĩ makoragwo makĩheana njanjo, ta rĩu no matũmwo mathukuru-inĩ kũheana njanjo ta cia Polio, mathukuru-inĩ kana mĩciĩ-inĩ, kana matũra-inĩ.

Maya nĩ maabitha a ũgima wa mwĩrĩ, na marakorwo makĩĩrorera mbica nĩguo makorwo makĩmenya nĩkĩĩ gĩrathii na mbere a mũrũaru ũria makorwo mahũra mbica nĩguo makorwo makĩmũĩra. Makĩmũĩra nĩkĩĩ gĩrathiĩ na mbere mwĩrĩ-ini wake, nĩguo makorwo makĩhota kũmũrigita na kũmũhe motungata marĩa magĩrĩire nĩguo kũhũrana na mũrimũ ũrĩa ũrakorwo, ũrĩa ũngĩkorwo wĩ thĩinĩ wa mũndũ ũcio.

Ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno, ũndũ wa mbere ĩno nĩ thibitarĩ. Na nĩtũrona atĩ, arũarũ maingĩhĩte nginya amwe makaga gwa gũkoma magakoma thĩ. Ũyũ ũhũmbĩkĩtũo na cũko mwerũ aroneka tarĩ gũkũa akũĩte. Kogũo gũkonania atĩ, thibiitarĩ nĩci, nĩcitiganĩirio mũno bũrũri-inĩ witũ na nĩwega thirikari ĩkĩhotaga gũkorũo ĩkĩ, ĩkĩroraga mathibitarĩ, ĩheane ita matanda nyingĩ nĩgũo arwarũ matige gũkorwo makĩ makĩaga kũndũ gwa gũkoma, tondũ nĩũrũ mũno atĩ mũrwarũ arũtĩtũo mũciĩ akarehũo thibitarĩ, agacoka akga gũtangĩkĩrwo, na ningĩ agacoka agakoma thĩ . Na nĩtũrona atĩ thĩ nogũkorũo kũrĩ kũhehũ mũno na mũndũ mũrwarũ ndagĩrĩirũo nĩ gũkorũo akũigũa heho ona hanini.

Wa mbere mũndũ agĩthiĩ thibitarĩ arwarĩte mũrimũ wa gatema, ndakoragwo akĩmenya nĩ mũrimũ ũcio enagwo. Wa mbere agĩrĩirwo gũkorwo agĩthiĩ gũthimwo, nĩ tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩrigitwo ndagĩtarĩ atekũmenya nĩkĩ kĩũru na nawe, koguo no nginya akamba agagũthima, nĩguo akorwo na ũma atĩ mũrimũ ũcio nĩguo wĩnaguo, na nĩguo ahote gũkorwo agĩkũhe ndawa iria ciagĩrĩire, na akorwo agĩgũtara ũrĩa wagĩrĩirwo gwĩikarania nandũ, kana kwĩna irio iria wagĩrĩirwo kũrĩa nĩguo gũkorwo ũkĩhũrana na mũrimũ ũcio.

Ũndũ wa mbere ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa nĩ gĩthomo. Ĩno ndĩrona tarĩ thũkũrũ nene kũrĩa mũndũ akoragwo agĩthiĩ arĩkia mathomo ma thekondarĩ. Nĩgũo akorũo akĩmenya agũkorũo agĩtũĩka kĩ, okorũo ũrenda gũtũĩka ta ndagĩtarĩ, ũgakorũo ũkĩingĩra thũkũrũ teno nĩgũo ũgakorũo ũgĩthomera ũrigitani. Na akorũo ũrenda gũkorũo ũgĩtũĩka mũtangathi ũkaingĩra thũkũrũ ĩno, tondũ thũkũrũ ĩno ĩkoragwo ĩgĩthomithania maũndũ matiganĩte. No makarwo marathomithia ũrĩmi, ũrigitanii, ũhorũ wa gũthondeka maĩ, ũhorũ wa gũthondeka irio, na maũndũ mangĩ maingĩ.

Conjestina Achieng, nĩ mũndũ wĩ ngumo mũno kana warĩ ngumo nĩ tondũ thikũ ici tũtikoretwo tũkĩmũigũa mũno no andũ no makorwo magĩũka hamwe, makĩũngana nĩgwo makorwo, no mamũhothere mbia kana makorwo magĩtigĩrĩra atĩ mũndũ ũcio nĩa korwo agĩikara maica mega nĩtondũ nĩatũreheire ngumo ithũĩ twĩ ta bũrũri na twĩ ta rũrĩrĩ rwa Kenya. Na ningĩ atongoria nĩ magĩrĩirwo gũkorwo makĩrora andũ aya mũno tondũ andũ aya nĩ makoragwo makĩrorwo na maitho, nĩ makoragwo maroretwo igũrũ nĩ ciana ta andũ arĩa rĩu mathomaga hĩndĩ ĩrĩa Conjestina Achieng arĩ igũrũ, nĩ mendaga mũno gũtũĩka ta Conjestina, no thikũ ici mangĩona maica make, ona mũndu no akorwo, mũndũ no akorwo agĩte mwĩhoko nĩ kũrigwo kaĩ andũ acio matakoragwo na bata kwa ũguo andũ manyitane makorwo makĩhothera mũndũ ta ũcio mbia, kana makamwakĩra kana makamenya ũrĩa angĩaka eta mũndũ kĩũmbe, nĩ tondũ mũndũ ũcio nĩ wa bata mũno harĩ rũrĩrĩ rwitũ na harĩ bũrũri wa Kenya.

Wa mbere ingiuga acirithania a igoti inene rĩmwe nĩmakoraga nĩmekoraga hatĩka-inĩ nĩ tondũ no makorwo mena cira wa mũndũ wĩna igweta na mũndũ wĩna hinya, kwa ũguo no makorwo rĩmwe okorwo mũndũ ũcio ena ihĩtia ekĩte na nĩ aramenya igoti no rĩmũkore mahĩtia-inĩ rĩmwe nĩmakoragwo magĩticĩrwo maica, amwe rĩmwe nĩmoragagwo na na amwe makahakwo na makona atĩ mangĩaga kuoya ihaki rĩu nĩmagũkorwo maica mao no makorwo me hatĩka-inĩ.

Haha tũrona atĩ arũtwo me kĩrathi magĩthoma na mũarimũ arũgamĩte haũ na ibũkũ, na nĩtũrona atĩ kĩrathi gĩkĩ gĩtirĩ na na indo cia kũigana ta itĩ nĩ to nĩtũrona atĩ arũtwo nĩtamahihinyanĩte ũrĩa maikarĩte. No ũndũ ũyũ nĩ wa bata nĩtondũ, adũ nĩmakoragwo makĩgĩa naũũgĩ nĩgũo makahota gũkũrana maũndũ, marĩa magĩrĩire na marĩa matagĩrĩire. Tarĩũ nĩtũrona ũrĩa gĩthomo gĩteithĩtie andũ tondũ kwĩna andũ marenda kũonania atĩ ithũĩ twĩta akenya arĩa mararũrũngana, atĩ twĩna ũkabira no nĩtondũ wa gĩthomo, andũ nĩmakoretwo makĩmenya atĩ tĩtirĩ na ũkabira, nĩ ihoto citũ tũrarũĩrĩra twĩta akenya, akenya, mukenya owothe harĩa arĩ. Kũogũo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno nĩtondũ andũ nĩmagĩaga na ũgĩ na makagĩa na ũnda gũtaũkwo.

Ũndũ ũyũ nĩ wabata mũno bũrũri, rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, nĩ tondũ arutwo aya nĩ megũkorwo makĩgĩa na ũgĩ wa mathomo, na magakorwo makĩmenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere burũri-inĩ, kana nja wa bũrũri, na ningĩ magakorwo makĩmenya kĩrĩa gĩathire na mbere hau gabere, na nĩ atĩa, nĩ atĩa andũ arĩa marĩ kuo, kana nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ gĩatũmire andũ arĩa marĩ kuo hĩndĩyo makorwo magĩka ũrĩa mekire. Haha tũrona mwarĩmũ akĩmathomithia, na nĩ, na nĩ wega mũno, nĩ tondũ nĩ akoragwo akĩ, agĩtigĩrĩra atĩ mũrutwo wothe nĩ agĩa na ũgĩ ũrĩa wagĩrĩire, nĩguo nginya hau kabere, akinya nahau mĩaka ĩgũka, agakorwo akĩmenya wega na ũru, na gakorwo akĩmenya harĩa bũrũri witũ ũkinyĩte.

Wa mbere irio ici rĩ, mũndũ kaingĩ na kaingĩ akoragwo agĩcirĩa hĩndĩ ĩrĩa e bara-inĩ kana taũni handũ aramenya ndarĩ hakuhĩ na mũciĩ kana handũ atangĩhota kũgũra irio. Haha matumbĩ mũndũ akoragwo akĩ, makoragwo macamũkĩtio kũoguo mũndũ akoragwo tu akĩruta ngothi agacoka agekĩrĩrwo nyanya na gĩtũngũrũ na cumbĩ akarĩa. Ona ici ingĩ taguo noguo mũndũ akoragwo agĩcirĩa.

Ũndũ, kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoragwo gĩkĩ, gĩgĩtũma maũndũ marĩa marathi na mbere, nja wa bũrũri, kana bũrũri-inĩ, makorwo magĩkinya nginya kũrĩa gĩcagi-inĩ, kũngĩkorwo kwĩna igongona, kana mambura, ma marathi na mbere bũrũri-inĩ, wĩna kĩndũ gĩkĩ nĩ, nĩ ũgũkorwo ũkĩona wĩkarĩte nyũmba, nyũmba-inĩ yaku, wĩkarĩte thĩ ũhoreire, na nĩ wega mũno gũkorwo nakĩo nĩ tondũ nĩ ũgũkorwo kĩmenya maũndũ maingĩ marĩa marathiĩ na mbere, akorwo nĩ mũbira wa ngeretha, nĩ ũgũkorwo ũkĩonera nyũmba, na nĩ ũgũkorwo ũkĩmenya maũndũ marĩa marathiĩ na mbere o harĩa hothe thĩinoĩ wathĩ, ũrĩ nyũmba ya, nyũmba yaku wĩkarĩte thĩ ũhoreire.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciaria-inĩ makwa, nĩ airĩtu arĩa makoragwo magĩteithia andũ thĩiniĩ wa meri iria cikoragwo cigĩthiĩ thĩiniĩ wa maria maitũ, na ningĩ no makorwo nĩ, nĩ arĩa makoragwo thĩiniĩ, thĩiniĩ wa ndege, arĩa makoragwo makĩhe andũ irio, magakorwo magĩtigĩrĩra atĩ mũthii o wothe wĩ meri-inĩ, nĩ akorwo atarĩ na gathĩna o gothe. Akorwo ena gathĩna, nĩ akoragwo akĩhiũha nĩguo kũmũteithĩrĩria, na ningĩ no makorwo nĩ mateithagia andũ thĩiniĩ wa magongona.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona nĩ atĩ, mũndũ ũyũ nĩ kũgũra aragũra ngũo. Tondũ Zara nĩ kambũni ya kwendia ngũo na mũno mũno mendagia ngũo ciao mĩtandao-inĩ kana nenda-inĩ. Mũndũ no ako mũndũ athiaga haũ rũ rũrenda-inĩ rwao, agakorwo agĩetha ngũo ĩrĩa arenda, agacoka aka akarĩha, rĩũ ngũo icio cigakorwo ikĩrehwo nginya harĩa mũndũ ũcio arĩ. Nĩ nĩ raithi mũno kũgũra ngũo thĩiniĩ wa nenda nĩ tondũ, nĩũgũkorwo nginya ũgĩthara mahinda tondũ ndũgũkorũo ũgĩthi ndũka ũgũthima ngũo ũkona ĩyo ndĩrakũagĩrĩra kana ĩyo ndũramĩenda. Rĩũ haha mũndũ akoragwo akĩmenya kĩrĩa arenda na agakorwo akĩgũra. Na nĩtũrona atĩ, nginya no nogũcokie ngũo icio, na magakorwo magĩgũcokeria ngũo kana magagũteithia ũgacagũra ngũo ĩngĩ o rũrenda-inĩ rũu rwao.

Ũyũ nĩ ũndũ wa kuonania atĩ mũndũ korwo kwĩna andũ, kwĩna indo aretĩtíe kambuni-inĩ, nĩ ciakorwo cikĩrehwo. Na rithiti ĩno ĩheanagwo nĩ getha mũndũ akonania nĩ indo irĩkũ aruta kambuni-inĩ ĩmwe agĩtwara kambuni-inĩ ĩngĩ, kana kuma nduka-inĩ agatwarĩra mũndũ kĩũmbe.

Ĩno nĩ thukuru andũ marathomithio kũhũthĩra macini kana marahũthĩra macini na nĩ tũrona haha thutha hena mũrutwo arateithia uria ũngĩ kũhũthĩra macini ĩo.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere mbica-inĩ ĩno, nĩ tũrona atĩ mwana ũyũ ena ũndũ arathikĩrĩria na nĩ tũrona anyitĩte macini ĩhana thimũ, koguo no akorwo arathikĩrĩria rwĩmbo kana akorwo nĩ gũthoma arathoma, akĩhũthĩra macini ĩo e, akĩhũthĩra macini ĩo ekĩrĩte matũ-inĩ gũthikĩrĩria kĩrĩa kĩrerwo kuma thimũ-inĩ.

Nĩ tũrona haha gĩkĩ nĩ kĩrathi gĩa computer na arutwo nĩ maingĩrĩte kana akorwo nĩ handũ andũ mathiaga nĩgetha makorwo makĩhota kũhũthĩra computer nĩ tondũ matingĩhota kũhũthĩra computer kuma kwao mĩciĩ-inĩ, koguo haha mokĩte nĩguo mahote kũruta mawĩra mao kana ningĩ magakorwo me kĩrathi no gũkorwo marathoma kuma rũrenda-inĩ rwa mathukuru ma na nja.

ĩno nĩ rĩthiti ya kuonania indo iria ciarĩkio kũendio na ĩno nĩtũrona nĩ ya mũndũ ũrĩa ũrakorwo akĩoya indo ici kana mũndũ ũrĩa warĩkia kũgũra indo icio, na rĩthiti ĩno nĩya bata nĩ tondũ nĩĩkoragwo ĩgĩtigĩrĩra atĩ kĩrĩa gĩothe mũgũri agũra kana kĩrĩa endia nĩgĩakorwo gĩgĩkinya na ningĩ nĩgũteithagia kũgirĩrĩa wĩici ona ningĩ kana kũhĩtania kwa mũgũri na mwendia nĩ tondũ mwendia nĩ agũkorwo akĩrora kĩrĩa gĩetio na kĩrĩa arĩkia kũneana.

Haha nĩ ũgũri ũrathiĩ na mbere tondũ tũrona andũ aya me nduka-inĩ ya Safaricom. Nĩ marakorwo makĩgũra indo cia thimũ, kana makorwo nĩ thimũ maragũra tondũ nduka-inĩ ĩno nĩ tũrona hena indo ta thimũ, hena charger kana ningĩ indo cia gwĩkĩra matũ nĩguo magakorwo magĩthikĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa me handũ hena andũ aingĩ matangĩhũthĩra thimũ gũthikĩrĩria nyĩmbo.

Haha tũrona atĩ maũndũ marĩa marathiĩ na mbere haha tũrona ĩno nĩ thukuru, na thukuru ĩno nĩ ya gũthomithania kothi iria mũndũ akoragwo akĩenda gũĩka, no makorwo magĩthomithia ta warimũ kana ũbundi. Na nĩtũrona atĩ tóndũ hena bendera ĩngĩ nĩ kũonania thukuru ĩno nĩĩtĩkĩrĩte arutwo a mabũrũri mangĩ to kuma gũkũ Kenya tu.

Mbica-inĩ ĩno nĩtũrona atĩ mũirĩtu ũyũ aronania atĩ, ũngĩkorwo wĩna thĩna o wothe wakorwo ũrutaga wĩra an kambuni ĩrĩa arĩ, no ũkorwo ũkĩhũra thimũ na nĩmagũkorwo magĩgũteithia okorwo wĩna thĩna o wothe. Kũngĩkorwo nĩ kĩndũ ũragũrĩte, kana ũkorwo na mateta o mothe kũringana na motungata marĩa maheanaga, arageria kuuga atĩ no ũkorwo ũkimetha nĩguo ũmataarĩrie harĩa harathiĩ ũru na makorwo magĩgũtaarĩria ũndũ ũrĩa ũngĩka kana ũrĩa mangĩgũteithia nĩguo ũkorwo ũkĩeherera thĩna ũcio wĩnaguo.

Wa mbere mũndũ ũyũ ekĩrĩte, ũrĩa ehumbĩte nĩtũrona atĩ arutaga wĩra na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, nĩ tondũ nĩndĩrona ekĩrĩte nguo cia arĩa mekĩraga ũũ nĩ maabitha arĩa maheanaga, kana arĩa mathecanaga cindano ya polio. Na ningĩ nĩ arakorwo akĩrora ng'enda-inĩ ũrĩa kũrathiĩ nambere na agakorwo akĩbuata mawatho marĩa akoretwo akĩheo nĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ.

Ũyũ nĩ thukuru mũnene wa Kabarak, na nĩtũrona hena arutwo na rĩtwa rĩu rĩ hau nĩ rĩronania atĩ arutwo amwe arĩa me haha, makoragwo magĩthomera, magĩthoma kũhĩtũkĩra ng'enda. Ũguo nĩ kuuga atĩ no makorwo magĩthoma kuuma kwao mũciĩ, kana o kũrĩa mũndũ aikaraga agakorwo agĩkinyĩrwo nĩ mathomo, kana mwarimũ agakorwo agĩtũma mabundithio kũhĩtũkĩra kompiuta, nĩguo mũrutwo ũcio agakorwo agĩkinyĩrwo nĩ ũhoro wothe agĩrĩirwo gũkorwo akĩmenya. Nginya akorwo nĩ wĩra mwarimũ arenda kũmahe, akoragwo akĩmatũmĩra kũhĩtũkĩra kompiuta.

Rĩrĩ nĩ igongona, na indo ta hama nĩcihũthĩkaga ta rĩu kwĩna, kũngĩkorwo kwĩna igongona rĩa mathiko kana ũhiki, nĩĩkoragwo, hema hema nĩcikoragwo cigĩteithĩrĩria kũhumbĩka andũ kuumana na riũa rĩhiũ nĩguo magakorwo magĩkirĩrĩria mathaa maingĩ.

Ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ akenya. Andũ ta Eliud Kipchoge, Faith Kipyegon, na chebet. Nĩ tondũ bũrũri wa Kenya nĩ ũkoragwo wamũkĩrĩte mahenya maraihu, na nĩ ũkoragwo ũkũrĩkanĩte thĩ yothe atĩ ateng'eri a Kenya nĩo makoragwo na ihenya mũno ta Faith Kipyegon nĩ arakorirwo agĩteng'era mairũ, mairũ nyingĩ thĩ wa ndagĩka inya. Ũguo nĩkuonania atĩ Faith Kipyegon ena ihenya rĩnene mũno na nĩaracokire arabuta rekondi yake ĩrĩa ekĩrĩte mena mũndũ ũgwĩtwo Chebet.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ kuuma nja wa bũrũri. Ũũ nĩ tondũ, kambuni ya ndege ya Kenya Airways, nĩyo kambuni ĩrĩa ĩhũthĩkaga mũno nĩ andũ arĩa marauma nja wa bũrũri kana arĩa maraingĩra thĩiniĩ wa bũrũri. Na ningĩ nĩtũrona atĩ, haha mbere hena airĩtu eerĩ marutaga wĩra na kambuni ĩyo, arĩa metereire mũndũ ũcio ũrauma ndege-inĩ hau, hau thĩ nĩgetha mamuonie gĩtĩyo kĩao na mamũcokerie ngatho nĩũndũ wa kũhũthĩra kambuni ya Kenya Airways gũcera, kana ningĩ kũmũcokeria ngatho nĩũndũ wa gũcera bũrũri-inĩ witũ wa Kenya.

Ũndũ ũrĩa ũrathi nambere haha, nĩ andũ marũgamĩte kũhũrwo mbica, na andũ aya nĩmaronekena nĩ andũ arĩa, nĩ andũ maamũkĩrĩtie urĩmi na njĩra nene mũno, na ĩno nĩ kambuni ĩroneka atĩ nĩ ĩrutanagĩria mũno kũgacĩrithia ũrĩmi bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Na ningĩ andũn aya, nĩmaronekana ta mahetwo ngerenwa, nĩũndũ wa kũrũgama na , nĩũndũ wa kũrũgama na ũrĩmi.

Ũndũ ũrĩa, ũrathiĩnambere haha, ĩno wambere ĩno nĩ thibitarĩ, na ĩronekana nĩ thibitarĩ ya mũingĩ. Ũndũ ũrĩa ũronekana haha nĩ atĩ, kwĩna ũnyihu wa itanda, kana gũgakorwo atĩ arwaru nĩmaingĩhĩte thibitarĩ-inĩ na ũndũ ũcio ũgacũngĩrĩria arwaru kũhũthĩra gĩtanda kĩmwe marĩ aingĩ. Ũndũ ũyũ niũronania, ningĩ nĩ ũronania gũtiganĩrio kwa mathibitarĩ ma mũingĩ nĩ thirikari. Na thirikari nĩ yagĩrĩirwo ĩkorwo ĩkĩongerera itanda thĩiniĩ wa mathibitarĩ ma mũingĩ tondũ kũu nĩkuo andũ a kĩrathi gĩa thĩ na kĩa gatagatĩ makoragwo makĩhota kũrĩha thibitarĩ. Akorwo andũ nĩ arwaru, andũ othe matingĩiganĩra thibitarĩ cia andũ kĩũmbe, na ningĩ ti andũ othe mena mbeca cia gũkorwo makĩrĩha thibitarĩ cia andũ kĩũmbe.

Maũndũ marĩa makoniĩ kĩama gĩa kauntĩ ya Nyandarua, nĩ ũthondeki wa mabara. Bara cia matũra, na ningĩ kũrora mathibitarĩ marĩa me kauntĩ ĩyo. Tondũ mathibitarĩ maingĩ nĩtũrona atĩ nĩmatiganĩirio, mathibitarĩ ma mũingĩ nĩtũrona matiganĩirwo, na nĩ ũndũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩrorwo naihenya mũno nĩ kauntĩ ya Nyandarua. Na ningĩ kũrora maũndũ ma ũrĩmi, ta ũrĩmi wa waru, mboga, na ningĩ iriia. Na matigĩrĩre atĩ thoko cia arĩmi, akorwo nĩ arĩmi a iriia, makorwo magĩtindĩka thirikari nene kana kĩama o gĩothe gĩa thirikari kĩrĩa gĩkoniĩ ũrĩmi kana ũrĩmi wa iria nĩ gĩakorwo gĩkĩhe mũrĩmi mbeca kana mbeca iria ciagĩrĩirwo na mbeca iria ciratũma mũrĩmi nginya akorwo akĩhota kũrũgamia ũrĩmi wake.

Haha nĩtũrona mĩmera, na mĩmera ĩno nĩ ya bata mũno nĩtondũ nĩĩhũthĩkaga kũgemia nyũmba na nĩtũrona ũrĩa ĩhandĩtwo, cihandĩtwo, mĩmera ĩno ĩhandĩtwo nĩ atĩ nĩ kuonania yaigwo nyũmba, mũndũ no amĩitĩrĩrie maaĩ nĩgetha akorwo agĩtigĩrĩra mĩmera ĩno ndĩnoma nĩũndũ wa kwaga maaĩ kana nĩ ũndũ wa kũhĩa nĩ riũa. Na ningĩ nĩtũrona atĩ mĩmera ĩno nĩ mĩega, ĩna hinya, nĩtondũ nĩtũrona ti mĩhohu, na nĩĩronekana ĩna ũgima mwega.

Mũndũ no akorwo akĩhũthĩra ngereni ĩrĩa ĩkoragwo ĩthecetwo tũrima tũnini tũnini, agakorwo agĩitĩrĩria mĩmera maaĩ o mũthenya o mũthenya, na ningĩ no ũkorwo ũkihũthĩra cuba. Cuba cia maaĩ, ũgaciĩkĩra maaĩ, ũgatheca karima kanini, ũkamĩinia hakuhĩ na mũmera nĩgetha ĩgakorwo ĩgĩita maaĩ hanini hanini, nĩgetha ĩgakorwo ĩgĩtigĩrĩra atĩ mumera ũcio nĩwagĩa maaĩ ma kũigana na ningĩ maaĩ matinakorwo me maingĩ ũndũ mangĩthũkia mũmera ũcio.

Ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa nĩ ũrĩhi wa igoti wa andũ arĩa mahũthagĩra thoko cia thirikari. Ta rĩu angĩkkorwo mũndũ endagia waru thĩiniĩ wa thirikari, nĩ akoragwo akĩrĩha igoti kũrĩ kanjũ.

Ndĩrabatara gũkorwo na ũmenyo mũnene mũno wa ũrĩmi, ũrĩa ũngĩkũhotithia kũrĩma igunyũ ici. Na igunyũ ici nĩtuonaga mũno mũno cihũthĩragwo nĩ arĩmi. Andũ arĩa marĩmaga ngũkũ kana thamaki nĩtondũ, ũrĩmi wa thamaki nĩ ũhũthĩkaga, ũrĩmi wa igunyũ ici nĩũhũthĩkaga mũno harĩ arĩmi a thamaki nĩũndũ wa gũcihe, cikahũthĩka ciĩ ta irio, na ningĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrenda gũtega thamaki, no ũkorwo ũgĩcihũthĩra nĩguo kũgucĩrĩria thamaki hakuhĩ na neti kana ndwano ĩrĩa ũrahũthĩra gũcitega.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, tondũ nĩtũrona nĩ ũhoro wa mahenya, na nĩtũrona atĩ ũteng'eri wa mahenya maraihu nĩ ũkoretwo ũkĩreherea bũrũri witũ wa Kenya ngumon nene. Nĩ ũndũ mũnene mũno nĩtondũ ateng'eri aitũ nĩmakoretwo makĩĩrutanĩria mũno na magakorwo makĩũmĩrĩria mbeũ njĩthĩ arĩa marenda gũteanĩria taranda ciao cia gũteng'era na ningĩ nĩ gũkoragwo gũgĩteithia bamĩrĩ cia andũ aya kĩũmbe, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ acindana ihenya, nĩ akoragwo akĩheo mbia iria cigũtũma ye ekũrie we mwene na ningĩn na bamĩrĩ yake, ona ningĩ ciana ciake, na ningĩ, matũũra mao ta kũrĩa mũndũ athomeire.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha, nĩtũrona nĩ mundũ arathondekwo njuĩrĩ, na nĩ ta thukuru, harĩa andũ makoragwo magĩthoma ũhoro wa ũthaka. Ũguo mũndũ ũyũ rĩu, akinyĩte thukuru na no mũhaka erute gũtuma njuĩrĩ, nĩgetha akĩrĩkia thukuru no akorwo agĩtuma andũ njuĩrĩ nĩgetha agakorwo akĩgĩa na mbeca cia kũrĩhaga indo ta nyũmba, kana kũgũraga irio na kwĩrũgamia we mwene.

Nyendete mbembe cia gĩkũyũ nĩtondũ mbembe cia gĩkũyũ nĩ cikoragwo na hinya mũingĩ gũkĩra ici, gũkĩra mbembe ici, mbembe ici ingĩ nĩtondũ mbembe cia gĩkũyũ ũngĩthĩa kana ũkĩrĩa nĩ cikoragwo na mũcamo. Ningĩ nginya hĩndĩ ĩríĩ wacitherũkia kũrĩa mĩtungo kana kũruga gĩtheri, nĩ cikoragwo ciĩ njega.

Eliud Kipchoge nĩ muteng'eri wĩ gatũ gũkũ bũrũri-inĩ, na ningĩ thĩ yothe. Oĩkaine ta mũteng'eri wa mahenya marĩa maraihu ma kiromita mĩrongo ĩna na igĩrĩ. Eliud Kipchoge nĩ akoragwo arũgamĩrĩire kambuni ya iratu ya Nike, tondũ nĩo makoragwo makĩmũhe iratu cia gũteng'era, na ningĩ Eliud thutha ũyũ nĩ akoretwo akĩmenyeka atĩ nĩacokete na thutha hanini mahenya-inĩ make. Na ningĩ nĩ aikarĩte gwa kahinda ategũteng'era, kana ngumo yake nĩ ta ĩcokete na thĩ tondũ gũtirĩ ihenya akoretwo agĩteng'era mwaka ũyũ.

Eldoret ĩtuwĩtwo mũciĩ wa njamba nĩ tondũ, njamba ĩrĩa nyingĩ tũĩ gũkũ bũrũri -inĩ cia mahenya ta Kipkĩino, Kipchoge, Faith kipegon na chebet marĩtwa macio nĩma andũ arĩa maumĩte, andũ arĩa maumĩte Eldoret, na koguo nĩkĩo gĩtũmi kĩa Eldoret gũwĩtwo mũciĩ wa njamba.